okumba mar thieth mar Madison anyalo kawo ka an gi kipande mara, kendo abiro dhi e ofis margi mondik ni Madison, ibiro miya form kata otese manyiso chikegi, yoregi mag thieth, okenge magikawo seche mang'ato tuwo, seche mithiedhe osuptal tp odok ot, kata ithiedhe osuptal to onindo. Mae ibiro koni, omenda monego ichul,e higa achiel, gi jogo mabiro thiedhore e bwo okumba mari mar Madison, ndalo mobro kawo bang' kiseriwori kodgi, midabedo achiel kod okumba mar Madison, osuptal mibeo thiedhorie, mibro yiero ni ithiedhorie. Okenge mage kata otese mage mibiro dwar seche ma idhi ndikori kaka achiel.

Antiere gokumba mar thieth ma atiyo godo e higa achiel. Samora amora ma awinjo ka atuwo kata ok awinj maber, tanyalo dhi e osuptal mana andiko mondo athiedhra go. Kata jooda bende nyalo tiyo kode. Weche ayudo mar okumbani eri, kaluwore kod yor tudruok ma iluongoni sms kata ndiko matin kata e yor mbui. Bende ayude godo. Giorona ndiko matin manyiso kaka asethiedhora kata kwondego manyalo bedo thiedhora kata mich magimiyo ji, ndalo ma wan tiere gi yweyo. Magi beyo duto kendo gikonyowa, miyo ok wabed gi pek seche mang'ato tuwo. Kendo wanyalo yudo yedhe mabeyo e osuptende kwonde mwandikoree. Ma en gimaber kendo onego wamed nyiso ji tee nikech en yor thieth mayot mamiyo yot seche ma ok iwiny.

okenge mag thieth nitiere e kaonti mara ma awuoke kata e kaonti mamoko. Okengegi konyoji e yore mag thieth, kama . Okengegi, nitie omenda matin mibro chulo dwe ka dwe, to obokeni mar thieth no ero, ka in jalno ma osekadho apar gaboro, kata in janyuol, tinyalo ndiko jogi te, nyalo thierdhore e bwo okumba mari mar thieth. Seche ma idhi e osuptal, ibiro nyiso otiko mari manyiso ni ithiedori kanyo. Ibiro thiedhi kok okwayi omenda mora mora nikech omendano ichule e kor dwe kapok tarik kata dwe mondikni ni monego ichule okalo. Ma en okang' maber mamiyoji yot, mok ni seche ma ituwo, koro eka imanyo omenda mondo idhi ithiedhri godo.

Kwonde thieth magwa nitiere gi okumba miluongo ni SHA, SHA ni okumba mowuok e sirikal maduong' mamalo mar Kenya, kendo mondo iyud thieth maber, nitiere omenda michulo dwe ka dwe, miyo koro jalno matuwo manigi kansa, nitiere omenda ma sirikal mamalo otengo ni jogo manigi tuoche kaka kansa. Mae konyogi mondo seche ma gidhi e thieth, to gibedo gi yot nikech thieth mar kansa en thieth ma nengone ni malo kendo ji mang'eny ma iyudoni yutogi nipiny thoro hinyore. Omiyo ka in gokumba, ka in gi okumba miluongoni SHA, to ibedo gi yot kendo iyudo thieth e yo maber, kendo iyudo yedhe e osuptal kuma idhiyeno.

Kwonde thieth konyo jotuwo e yudo omwom mar thieth ma nengogi tek kaka kansa, nimar jogo matuwo manigi tuwo mar kansa, seche ma gidhi osuptal, to gindikore kaka jogo monego oyud thieth e osuptal kuma gidhieno. Kendo ,gibedo gi otiko kata okumba miluongoni SHA, SHA ni en okumba moa e sirikal mamalo mae Kenya makonyoji e thieth, kendo otegneomenda mamalo mat thieth. Omiyo jalo matuwo, ikuayo mondo odhi e kar thieth mora mora, to obro yudo thieth e yo maber kendo obro yudo yedhe manyalo konye nikech kwondewa mag thieth olos maber kendo gin gi mashinde makonyo ji e thieth mora mora ma ng'ato nigo, ma ok onyiso ni nyaka owuog odhiye.

chenro mar komo nyuol e sikunde mag rowere matindo manyiri en chenro maber kendo osekonyo nyithiwa manyiri. Mae osekonyo e geng'o iye ma oiw matiende ni nyithindo manyiri mamako ich sama chon kata kapod gitindo, mondo gidhi mbele gi somo. Mae en gimaber kendo seche ma ichiwe e sikunde, nitiere migepe mang'eny mochung' mar konyo e wach mar geng'o iye ma oiw kata weche mag komo nyuol. Seche ma idhi tim ma, ipuonjo nyithindo manyiri kaka onego giritre mondo kik gimak iye ma samachon, kendo ipuonjogi achiel kuom yore mag komo nyuol manyalo bedo maber kodgi mokmigi pek moramora kendo imigi puonj kaka owinjore gikaw koponi en sindan michuoyo.

Somo mar komo nyuol ma osechiwe e sikunde mag roweew matindo manyiri en gimaber moloyo, mae puonjo nyithindo manyiri e weche mag komo nyuol mondo kik gimak iye miluongo ni oiw kata kik gimak iye seche mapok giikore mar bedo jonyuol. Ipuonjogi yore mag komo nyuol achiel kuom gi ,yath ma ichwoyo e bat miluongoni depo proverna, obedo e del kuom dweche adek. Ntiere yath ma imuonyo, nitiere machielo miluongo gi dho ngere ni coil. Magi duto gin yore komo nyuol kendo ipuonjo nyithindo manyiri yore mag ritruok kaka machielo mar tiyo gi rabo oyunga, mondo gigeng' iye kata gigeng' tuoche manyalo makogi kapod gitindo kaka achiel kuom gi kaka tuoche mag ayaki, tuoche mag nyach, tuoche midendo kaka.

Somo mar komo nyuol e gweng'wa iyudo kwonde mopogore opogore. Iyude osuptendwa mag gweng' kwonde ma wadakie, iyude e buchewa matindo seche ma wariwore gi jowetewa. Iyude e nyakalondo ka ipuonjo ji gi dakteche molony ne weche mag komo nyuol. Iyude e buge mag nyithindwa mag skul kipuonjogi yore mag komo nyuol. Komo nyuol ipuonje kata e barasa seche ma jalony obiro ka gin gi kony moro magidamiyo nyithiwa manyiri ,ipuonjo jonyuol mondo ka gichopo dala to gipuonj nyithindwa manyiri. Jonyuol bedo gi midhiero mopogore e weche mag komo nyuol nimar seche moko giluoro puonjo nyithindwa weche mag komo nyuol, to mae, bedo ni ok en kony mwa miyo nyithindwa. Onego wabed jogo ma oyangore mondo wawacho wechegi ni nyithindwa seche mapod gitindo mondo ging'e.